Nĩ ithũkangagia indo iria i mũgũnda mũno tondũ gũtirĩ na mũndũ e kũu. Mũgũnda nĩ ũmaga mũno no ũrĩmire na ragita.

Nĩarĩa marũgamĩrĩrire motungata ma thirikari na marĩa manyitĩrĩire thirikari kwa njĩra nene mũno nĩguo ĩrũgamie .

Nĩhũthagĩra, na nĩũtũmĩkaga, kũgacĩrithia ũigĩrĩrĩku wa kĩndũ kĩrĩa ũrahũthĩra kĩrĩ gĩaku, na kũmenyerera gĩtikahutangio nĩ andũ arĩa angĩ na njĩra ĩtee njega kana kĩhũthĩke gwika ũũru.

Ũndũ ũyũ nĩ ũgiragĩrĩria rĩrĩa ngitĩ yarũma mũndũ ndakarũare, o ho nĩ ĩgacagithĩria ũgima wa mwĩrĩ wa ngui na mũndũ agaikara atarĩ na kĩagago rĩrĩa, rĩrĩa ngui ĩ mũciĩ.